Ka ang'iyo pichani to aneno puodho mopidhie ndawa gi jal matiyo eiye. Kendo mae puonjowa maber kaka ei aluora tich mar pur en tich maber ahinya kendo okonyo oganda eyore mag yuto. Mae miyo ok inyal bedo gi kech kendo okonyo ahinya seche duto ma watiyo kode e aluora marwa maber. Ma duoko chien kuo kendo omiyo rawere bedo gi tich kendo keto gi modich esama gitiyo. Kendo ma to miyogi giyudo pesa e mifuko margi maber samoro amora ma gitiyo tich mar ndawa nyaka wamigi kwer makonowa e doyo ndawa nyaka wabed gi kwer makonyowa e doyo ndawa. Nyaka wabed gi beti bende manyalo konyowa esama itgi bende owang', ka wanyalo ng'ado ka wagolo maricho, waweyo mabeyo. Mano konyowa ahinya eyor tich ka watiyo tich ndawa.

King'iyo picha ni taneno kar loso rech. Ma gima puonjowa maber kaka oganda e alwora ni tich mar puodho, tich mar rech konyowa ahinya e alwora marwa, kendo ma e yo mawayutogo, kendo mawayudo godo pesa. Bedo gi kar loso rech konyowa ahinya gi ng'eyo kendo riwowa, wabedo e achiel e yor yuto kendo ma puonjowa yore mang'eny kaka wanyalo dak e ngima makiny,e sa mora mora mawatiyo gi riekniwa kod parowa,e yor loso pesa e ngimawa e sa mwadak, omiyo kar loso rech en yo achiel ma oganda riwore godo kendo kelo winjruok, to medo paro mang'eny kendo miyo ng'ato wuok kadhi usogire moloso kendo oloso pesa kendo konye e ngimane modak go.

Kang'iyo picha ni to aneno kabich, aneno dania, aneno kitungu, Mae en miyowa paro maber kendo miyowa mondo mi watemie kwaketo chiemo mopogore opogpore e loo manyalo kelo pesa e ofuku.,Ma konyo japur bedo gi paro maber kata paro mang'eny komanyo yore mag yuto samo otiyo epuothe. Ma kendo konyo ahinya eketo tije e aluora mekwa, kendo omiyo nyithindo kata rawere bedo gi tich mayot kendo mar yudo pesa. Mae kwatimo to kelo pogruok kendo miyowabedo gi chiemo e seche duto e sama piny tek ma tich onge to kwadoke puothewa wayudo gino mawagolo oko kwatere echiro to miyowa pesa maber.

Kang'iyo picha ni to aneno alot mogo maber kendo opidh maber koket gi line mowinjore kendo omigi thuolo maber mondo mii gidong maber. Kendo aneno ki gonegi pii kokale eyor pipe ma konyo ahinya alot sama odongo to odong kae engi ngima maber kendo obed gi ranyisi maber be sama odongo. Ma miyo japur bedo gi mor kod hilo sama oneno ka alotne mokete mokete epuodho dongo ka nigi ngima maber kendo yoo mar ,mopidhgi owene gi thuolo mamiyo alot ok onyal miyo alot machielo tuoche maricho. Kendo ma konyo ahinya e samoro amora migone alot yath kata itimonegi thieth iyudo thuolo kaka japur wuotho ekind alot maok iketh alot kata ok inyono ma watimo aluora mondo mi rawere obed kod ng'eyo kod lony mar pur kendo ma mondo mii ging'e ni pur en yoo ma kelo chiemo. Kendo kwatimo kama pile twabedo gi ng'eyo kendo wabedo gi rieko mar puonjo kata jomamoko kabinde mondo oyud thuolo mar pidho alot

Kang'iyo picha ni taneno ng'ato kochung'. Picha ni nitiere lony makende mar loso kaka pi wuok kendo lwarne alode mopidh e puodho. Ma konyo ahinya kendo miyowa bedo gi lony mang'eny kaka jopur,e yor loso ne alot mopidhi chiembe maber kokalo kuom olo pi, makonyo ahinya kendo miyo gimora mora mopidhi kaka alot, en gima dongo e ngima maber, kendo miyo jopur bedo gi geno. To kendo mae miyo jogweng' kata jo alwora thoro manyo rieko mang'eny koa oko makonyogi e yor pur. Sa asaya magitiyo gi paro manyien, konyogi ahinya e yor chiemo kendo miyogi gibedo gi lony makende, owinjore japur bedgo.

Kang'iyo pichani to aneno tangi mar pii to aneno alot mar cabbage mopidhi e line maber moluore. Mokuongo pitho mar alotni en gima konyo ahinya momiyo alot ok nyal miyo alot ma mane bathe tuo mag kute. Kendo tangi to konyowa eyor pii sama koth ok chue to wakawo odundu mag pipe makelo pii kendo waketo epuodho ka pii olore maber miyogi alot dongo kanigi ngima maber kendo miyo jonyiewo bedogi geno kendo jonyiewo bedo gi mor e samoro amora magi tiyogi teko ma mar pii. Ma miyo rawere bedo gi lony makende. Kendo ma konyo rawere eyoregi magi loso e samoro amora ma gi tiyo epouothe. Ma ber kendo en gima konyo e aluora e samoro amora makoth odok matin. To okonyo ahinya.